Ore paa enetipat ena siai naa kanyor amu ore ena siaai tenidol duo oleng naa enkiremore ore ena kiremore netii atua inkajijik nikijio ine Green houses ore kuna ajijik neitobir embulunoto oleng omasaa nituuno neitubulu aitobiraki meisho ninche edol enkolong nemeisho epej enchan kake keisho ninche metubulu tooyieunot inonok nijio apa peebulu.

Ore nanu pemanyorr ena baye naa ore kuna naa entoki nijo enkuruwei, naa ore sana sana yppk ilmaasai nimikinyorr yook entoki naji inkurruwei, nikinyorr amu kenyaa oltaka, mikinyorr sii amu keng'u inkirrik enye, neng'u ishoo enye oleng, naaku ore naai tinimikinyorr ena baye naa tengaraki olchafu loota kuna ing'uesin naaku nena naake pemikinyorr.

Ore entoki naitoship ena, naa osokoni sapuk ele adolita ajo ketii ingarin oleng' kaidim atejo osokoni le Nairobi netii ingarin kumok oleng' ore tene meetaa entoki nilau itumo pooki toki duo niyieu ning'oru.